Ni tie jama ma ni e puodho o gwom to ngat moro goye picha ka o mako alot to o ngiyo to ni tie niang e bute kanyo.